E picha ma oket kaeni, nyiso ni ng'at ma otimo chudo, otimo chudo mar siling mia achiel gi piero aboro, to ochulo e Mpesa ka otiyo kod gima iluongo ni till number. Koro wuon till number iluongo ni Caroline Nyambura Migwi, mano e wuon till number koro pesa ochul, koro pesa ochul siling' mia achiel gi piero aboro kadhi ni Caroline Nyambura kokalo kuom Mpesa, tokalo kuom till number koro ma egima kisungu dendo ni Mpesa statement kata ranyisi mar chudo mar Mpesa.

Ma en riwruok mar joma mine ma gitiyogo ka gikano e pesa gi. To gima asewinjo kuom riwruogni en ni seche moko bende omiyo mine gikma iluongo ni loan kata ola ma ginyalo tiyogo ka gidrawo dongo ohala ma gi timo. Koro ng'ato kani gi shida moro amora to ibiro ka uluwore gi keno ma isekeno e bengi ni to ginyalo miyi hola moro mondo itimgo kata mana ohala mari moro kata ka in gi kamoro ma imokoe kata ka idwa chulo fee mar nyathini ginyalo konyi kanyo. Koro en bengi but en bengi ma bende konyo jok ma mine e kano pesa kod chiwo hola.

Pur ma nyasani ber nikech en pur ma cham ti piyo, cham ti maber kendo to inyalo yudo ka in gi yuto maduong' to en pur ma iyudo ka otim ne gi ma iluongo ni research kata nonro maduong. Koro inuango ka japur nigi thuolo ma lach mar somo kendo mar ng'eyo ka aluora mare chalo mar ng'eyo kaka puothe chalo to ongiyo gima onego obed ni omedo e puotheno, ongeyo gima onego obed ni omedo e cham mage, to ka gi dongo to gi dongo maber kendo gi dongo ka gi nya maber mak mana ni pur ma nyaluo bende ok rach en pur maber kata ka obedo ni ok okel ohala maduong to en pur maber nikech iyudo chiemo kowuok e loo kata kowuok e puodho ma onge gi moro amora ma nyalo ketho rang'iny mag del mag ngato. Lakini an kuoma, pur manayasni ni gi ohala moloyo pur mar nyaluo.

Magi gin wajumbe mag dho udi mopogore opogore e Kenya ka. Pinywa mar Kenya ka anene kamano. En tich ma ok yot nikech onego bedni ichopo ineno raia mane oketi etich. To bende onego bedni ibedo ni itimo negi gimoro amora mane isingonegi. Koro tich mar bedo ja siasa ok en tich mayot. lakini en tich ma onego bedni itime eyoo makare mondo mi ichop singo duto mane isingo ne jok mane oketi ekom. Kendo seche tee ma ine ood bura kama onego bedni ibedo ng'at ma gore ne gigo mabeyo madhi egwenge ma iwuoke. To ka ang'iyo kama, aneno ni moko kuomgi osetimo maber to moko kuomgi pod ok otimo maber.